Ore entorore naa enetipat amu ore pee enturisho iltunganak nekesisho nemir indaiki ena ketumi iropiyiani naasie imbaa napashapasha temaisha . Enetipat sii enturore amu ninye naibungita uchumi olosho lekenya oseuseu nalulunga .Enetipat sii teneturisho iltunganak amu teneturisho naa ketum indaiki nainos tormareita lenye. Enetipat sii entuore amu ore nkaitubulu napashapasha naa kitobir enkijape oloingange naitumia iltunganak aimu si nkulie ngwesin kumok tenkop.

Ore mboshok arashu maharagwe naa endaa sidai nainos iltung'ana keji proteins tenkutuk olashumba aa ore ena daa naa kitobir osesen looltung'a osi biotisho oltung'ani keetae mboshok napashipashi aa kidim olaturuno atuno mboshok Nanyokie arashu narook arashu ninye eloibor keetae mbukunot kumok enkuna poshok naa ore Kuna poshok naa kepashipasha toontokitin kumok amu keetae mboshok naata acid naa kidim aitamyamala iltung'ana nkoshuak keetae sii mboshok sidan naa ore pinos iltung'ana nemitanyamal nkoshuak enye osi biotisho oo seseni lenye

Ore irkuruk kumok naa ene tipat amu keetai irkut opaashipaasha oomanya atua enkulukoni naa keret enkulukoni amu kitobir o metaa keropil nepir metaa kebulu inkaitubulu aitobiraki. Keas kulo kurt ena siai aa te nkoitoi naji decomposition tenkutuk oo lashumba aa ore kulo kurt naa kenya, nitobir nena tokitin enaa mbenek oo nkukie tokitin kumok natii enkulukoni o metaa keropil. Ketii sii iltung'anak oinos kulo kurt enaa endaa oo sii kitumiai too nkoitoi kumok.

Ore enturore naa ene tipat amu ore pee eturisho iltung'anak nekesisho naake etum indaikin nainos tormareita lenye. Ene tipat sii ena baye amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya te lulung'ata. Ene tipat sii enturore amu ore pee eturisho iltung'anak nekesisho nemir indaikin oo mukundani enye naake etum iropiani. Ore te nturore naake eetai imbaa kumok naitanyamalisho enaa emueyian, irkurt opaashipaasha oo sii inkueny arashu ninye iyekenyi. Keetai inkoitoi kumok naidimi aibokie kuna baa enaa tenitumiai olchani pee iboori emoyian arashu ninye enyaru naitanyamal inkaitubulu inonok. Kidimi naji scarecrow te nkutuk oo lashumba aa ore ena naa entoki naitobiruni naitanyanyukeki oltung'ani arashu ninye enkae toki pee etumiai aamiraa arashu aiture irkwueny tenebo ekenyi ooponu aitanyamal inkaitubulu inonok tolchamba.

Ore enturore naa ene tipat amu ore pee eturisho iltung'anak nekesisho naake etum indaiki nainos tormareita lenye. Ore enturore naa keeta ing'olikinot kumok aa kelo neimaa inkaitubulu inonok ing'olikinot kumok enaa tenitanyamal imoyiaritin naapaashipaasha arashu ninye enyaru. Keetai ilchanito kumok oidimi aitumia pee iboori imoyiaritin arashu ninye enyaru, kenare neyiolou ilaturok kulo shanito oo sii inkoitoi naitumiai kulo shanito pee melo ake nintumia olchani niinyal arashu ninye nepej inkaitubulu inonok. Keeta inkampunini naapaashipaasha tolosho le Kenya oo sii te seuseu nalulung'a oitobiru kulo shanito oitumiai te mukunda. Kenare niteng'eni ilaturok enikuni pee itumiai kulo shanito oo sii inkulie oitoi napaashipaasha naidimi aibokie enyaru wo moyiaritin pee mitanyamal inkaitubulu enche.

Ore eramatare naa enatipat amu ore pee eramatisho iltunga temeramat iltung'ana enkishu, ntare, arashu ninye kulie suam kumok naa ketum endaa nainos too irmareita lenye ore ena daa ena kule arashu enkiri enetipat sii eramatare amu ore oloiterio loo ntare naa kitumiyiai tee munkunda enaa mbolea aitubulu nkaitubulu napashipasha enetipita sii eramatare amu ore pemir oltunga'ani esuam enyana naa ketum iropiani naitumia tonkulie mbaa napishapasha emaisha kitumiai sii elonito loo ntare arashu ninye nkishu too factory napishapasha tolosho le Kenya aitobiru ntokitin etipat ena namuka, emoshipini enjashur oo kulie tokitin etipat naitumiai tee maisha enetipat teneyiolou oloramatani imoyiaritin napashipasha napuo nitanyamal esuam enye oosie nkoitoi kumok naidimi aibokie Kuna moyiaritin arashu ninye olchani onare nitumia

Ore enturore naa ene tipat amu ore pee eturisho iltung'anak naa ketum endaa nainos tormareita lenye. Ene tipat sii enturore amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya oo sii iseuseu nalulung'a. Ene tipat enturore amu ore pee eturisho oltung'ani nekesisho, nemir intokitin natekesua te mukunda naake etum iropiani, nitumia too mbaa napaashipaasha e maisha. Kiidim iltung'anak aatuturisho ata terishata olameyu aa keetai inkoitoi napaashipaasha niindim atipika enkare inkaitubulu inonok aa enkoitoi e irrigation te nkutuk oolashumba. Kenare neyiolou oltung'ani enikuni pee easi ena baye pee etumoki ataasa, keetai intokitin kumok nanare pee eyiolou oltung'ani eton itu inyang'u impaipi naitumiai aapik enkare inkaitubulu enaa eneba olchamba lenye, iropiani sii naata oo sii enkare napuei aitumia tiatua emukunda enye.

Ore eramatare oo lotorok naa ene tipat amu ore ilotorok naa kitobiru enaishi nainosi enaa endaa. Ene tipat sii ena ramatare amu ore eniashi naake itumiai aitobiru intokitin kumok enaa olchani, oo sii nkuliek tokitin kumok napaashipaasha e tipat. Ene tipat teneyiolou iltung'anak imbaa kumok eton itu iteru ena ramatare amu kegol oleng' ena ramatare. Ore ewueji napiki enkidong' naa kenare netaaniki enkare oo sii intapuka piitumia ilotorok aitobiru enaishi. Kenare sii nitalami kuna tokitin aang' amu kelelek eponu ilotorok aitanyamalisho.

Keetae irkurt arashu elojing'ak opashipasha etipat oidimi aitumia tenturore arashu ninye tekulie mbaya kumok e maisha pee eretishoo toontokitin enaa pollination te nkutuk oo lashumba akidimi aitumia terutore oolotorok tekuna mbaa akidimi sii aitumia lojing'ak arashu ninye irkurt opashipasha aiboyo enanyaru tiatua shamba arashu ninye moyiaritin napashipasha

Ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltunganak naa ketum endaa nainos tormareita lenye , enetipat si enturore amu ninye naibungita uchumi olosho lekenya ebaiki seuseu nalulunga . Enetipat teneturisho iltunganak amu ore pee ekesisho nemir indaiki omukuntani enye naa ketum iropiyiani naitumia toontokitin kumok napashapasha emaisha . Keetae ntokitin kumok nanare neyieolou eton itu iteru enaramatare , keetae imoyiaritin kumok naidim aitanyamala nkaitubulu inonok naa kenare neyieolu inkoitoi napashapasha nindim aibokie kuna ropiyiani ingira aitumia olchani ashu inkulie napashapasha , keetae sii imoyiaritin naidim aitanyamala nkaitubulu naa kenare neyiolou nkoitoi nindim aibokie ena nyaru.

Ore enturore naa enetipat amu ore pee eturisho iltunganak naa ketum endaa nainos tormareita lenye . Enetipat sii enturore amu ninye naibungira uchumi olosho lekenya osii seussu nalulunga .Enetipat sii enturore amu ore pemir iltunganak ntokitin natekesutua tolchambai lenye naa ketum iropiyiani naitumia toombaa napashpasha emaisha . Keetae ntokitin kumok nanare pee eyiolou oltungani eton itu iteru enturore amu ore nkaitubulu napshapasha naa keeta ntokitin napashapasha nanare pee eyiolou olaturoni eton itu iteru inaramatare keetae sii imoyiatin napashapasha wenyaru naidim aitanyamal nkaitubulu inonok naa kenare neyiolou olaturoni nkoitoi napashapasha arashu ninye ilchanito oidim aitumia pee iboyo kuna moyiaritin tenebo sii enyaru.

Ore tenturore naake eetai intokitin kumok naapaashipaasha e tipat nanare pee eyiolou olaturoni. Keidim olaturoni aiboi enyaru arashu ninye imoyiaritin arashu intudui naidim aitanyamala emukunda enye oo nkaitubulu enyenak eimu inkoitoi kumok naapashipaasha. Keetai enkoitoi e biological control te nkutuk oo lashumba, aa ore ena oitoi naa kiidim olaturoni aitumia inkukie tokitin enaa ilojong'ak arashu intudui naapaashipaasha pee ibooyo emoyian enyaru arashu ninye kulie dudui naidim aitanyamala inkaitubulu enyenak tiatua olchamba.

Ore enturore naa ene tipat amu ore pee eturisho iltung'anak naa ketum endaa nainos tormareita lenye. Ene tipat sii enturore amu ore pee eturisho iltung'anak nemir intokitin naatekesutua too ilchambai lenye, naake etum iropiani naaret ninche too mbaa kumok e maisha. Ene tipat sii enturore amu ninye naibung'ita uchumi olosho le Kenya wo sii seuseu nalulung'a. Keetai intokitin kumok nanare pee eyiolou olaturoni, neun inkaitubulu naapashipaasha. Ore iltung'anak oun inkaitubulu oo nkeek enaa fakadoni, irmashung'wa, irmaembe oo kulie ake kumok naa kenare neyiolou intokitin naijo grafting te nkutuk oo lashumba, aa ore ena naa enkoitoi nabo naitumiai pee etumokini aatoponai mavuno olchamba lino. Aa ore ena oitoi naa kedung'i enchata te katikati metaa kiti pee itoki abulu esidai nitayu irng'anayio sidain e tipat. Kenare neyiolou iltung'anak kuna oitoi peetumoki aataramatisho te sidano.

Ore enturore na enetipat amu ore peturisho ltunganak na ketumbendaa nainos tormareita lenye enetipat si enturore amu ore peturisho ltunganak nekesisho nemir ndakini imukundani enye naketum iropiyiani naret ninche tomba napaasha emaisha enetipat si enturore amu ore enturore na kidim aitobira nitoropil enkulukuoni a ore pedoyu mbenek nejing enkulukuoni na kitoropil enkulukuoni keetai ntokitin kumok nayie neyiolo olaturoni eton itu iteru enturore peetumoki ataramatisho tesidai ore egirai aunisho aa ore ena na enkoitoi nanare peuni nkaitubulu pemetaanikino oleng petumoki atubulu tesidai neisho na tesidai keetai imoyiaritin napashipasha naidim aitanyamala nkaitubulu inonok na enetipat teneyiolou nkoitoi napashipaasha nindim.

Ore eramatare olukunguni naa enetipat amu ore ilukungu ni naa kisho iyiok endaa nikinos aa irmosor tenebo sii inkir . Enetipat sii enaramatare amu ore ilukunguni naa kidimi atimir netumi iropiyiani naitumiay tombaa kumok emaisha . Enetipat sii eramatare olukunguni olukunguni amu ore oloirerio loo lukunguni naa kidimi aitumia anaa empolea temukunta . Keetae imoyiaritin napashapasha naidim aitanyamala ilukunguni naa enetipat teneyiolou olaramatani inkoitoi napashapasha naidim aibokie kuna moyiritin aa egira aitumia olchani arashu nkulie tokitin napashapasha naa ketae indaiki kumok napashapasha nainos ilukunguni interu aa nkiyiotin ometaa neaku nkoken sapukin naa kenare sii neyiolou oltungani nena daikin kumok.

Ore erikore naa enetipat tiatua olosho amu ore ilarikok naa keret iltunganak ayau maendeleo tiatua emurua .Ore pee eoshi enkukuo naa kenare negelu iltunganak ilarikok supati oindim ayau maendelo neret sinche tombaa kumok emaisha neme ilarikok lemepuo aret iltunganak kake kepuo aitumia imali olosho tenkoitoi nemesidai . Kegeluni ilarikok opashapasha taiatua olosho aa kegeluni orais neguluni irbungei nemegelu sii isentani negeluni si mca aa olarikoni leward okulie ariko kumok oidim ataret iltunganak tiatua olosho osii teseuseu nalulunga aa enaa tenegeluni ambassadors naa kepuo iloshon opashapasha pee epuo aiwakilisha olosho lenye .

Ore erikore naa enetipat tiatua olosho. amu ore pee egelu iltunganak ilarikok sipati naa keyaki ninche maendeleo tiatua imuruan. ore pee enoshi enkukuo naa kenare nepuo iltunganak aagelu ilarikoko supati, nemepuo aitumia imalin olosho tenkoitoi nemesidai. ene tipat sii teniyiolou iltunganak ilarikok oidim aataret ninche aa anaa olbunkei osenetai, olgavanai orais arashu ninye mca pee mepuo ake negelu iltunganak ooulu nemenyor olosho lenye.

Ore orkuak naa netipat naa esidai teniteng'ene enkera arashu eyishoi nagira abulu orkuak lenye peyie ebug negolie keetae embaa kumok ore orkuak naa ene tipat netai sii mbaa neme netipat kenare tenisuj iltung'ana mbaa supati orkuak naidimi atareto ninje too mbaa ee maisha kenare sii nepali mbaa orkuak nemekure aa sidain nemeret iltung'ana ore irkuaki kumok tolosho lee Kenya osi te sewuseu nalulung'a enaa orkuak loormasai naa kayau elashumba atua olosho le Kenya pee epuonu aing'or ntokitin napashipasha orkuak enaa emanyat aa nkajijik apa namanya irmasai saen tenebo sii nkulie tokin kumok epuonu eloibor atua olosho le Kenya naa kayeu eropiani onkulie sii tokitin sidain naidim atareto iltung'ana tiatua olosho